Omena ka wase ago e nam, kata kuma wagole to wakete e besen ka wasekete e besen to wapong'o pi ma omena nitiereno e besen . Bang' mano to warudo wariudo to wachako wagolo omena to ka kawase gole to ipedhe ipedhe e par kata kuma ng'ato ohero ni nyalo moye. Kose moyo kosemo moye imoye kuma chieng' nyalochuade to iweye dakika matin mondo chieng' ochuade, kosechuade kendo ichako iloko bathe kocha miwe chieng' chwade kendo maber. Chieng' ka osechuade maber to ichako imoye ikawe to iloke ikete e adita mari. Adita miketeni nyal´ka ing'i ni en adita maler to en adita ma yamo nyalo donjo ei omena nikech omena kifundo to odhi dung'. Omena kifundo to onge ng'ama dhi nyiewo koro wakete ei adita moro man gi kuma yamo nyalo donjoe. Iyudo ka otuche otuche otuche otuche kaka koro ma waneno e pichani. To ndalo duto to wakete kuma yamo ema yamo ema nyalo kawe.

Tiang' ok thor yudore e aluora mara kata kuma adakie lakini ang'eyo kaka itiyo kode kabisa nikech mokuongo inyame inyalo kawe kaka en ni kosegole e puodho to ilwere minyame kabisa en gi sikari mang'eny. Mar ariyo inyalo rege kata kose rege to koro olokore sikari. En sikari makoro watiyogo eot, wachuako chae. En sikari matero mawatiyo go eot kawanyalo tedo chapa, watedo mandas gi tije tee mag sukari. En kendo wanyalo tiyo kode kose rege kabisa, pige cha to wamadho to ka wamadho pige no to wang'iyo kaka wabet gi del motegno koro ndalo duto te tiang' kata niang' tije ng'eny ahinya.

Jo fuambo gi keyo ndalo duto to konyowa nikech gin ema gimiyo wang'eyo gima timore e piny, kaka piiny dhi, kata ang'o ma onego otimre. To ndalo mang'eny to gihinyo oganda nikech ang'o? Gikelo athuwe, gikelo achaya, gikelo anyiera. Sigu nyalo bet nikech koro gima gilando kapok ginono tiendgi mirima nyalo bet nikech ka gilando gima pok ok ginono tiendgi. Nitie gimoro mane jafuambo moro owacho kowacho ni mama moro ma hike nie diere ne oneg gi chuore, to kane ilando kanyi inono adieri adieri mar wachni to wayudo ni kare mama ni ne ok oneg gi chuore. Mamani nyo oneg mana mabor kasto gibiro to giwite kamoro mana but kuma chuore tiye, mondo owachre ni chuore ema onege. To gin gisedhi gilando ni ma ne o´negen gi chuore nikech winjruok gwandruok mane gin go, kinde gi chiege. Kata winjruok koso winjruok manyo ok giwinjre. Koro ndalo duto te to jofuambo gi keyo konyowa lakini nitie kaka gihinyo oganda. Gikelo sigu.

An ahero weche mag somo kendo gazet en achiel kuom gik mahero somo kabisa. Odiechieng' ka odiechieng' anyalo somo katin to gazede adek to ka ng'eny to anyalo dhi nyaka abiriyo mano chieng' mang'e ni ok adich kata ok adhi tich. Koro mano e tich mabedoga kanyalo timo. Kendo adua ni asom gazet nikech adwa ng'eyo ni ere gima piny owacho , piny owacho nang'o oko kanyo kata ang'o ma osetimore mondo eka abed kaka jok machielo maneno kata mawinjo kata redio kata maneno tv ong'e gik moko. Koro an to duto te to ahero somo gazet. Gazedni ok asome ni asomo gazet achiel, aheroga somo gazede mopogore opogore. Anyalo somo The Daily Nation, anyalo somo The Star kata gazede mamoko tek ni e gima nie iye kanyo en gima dhi konya.

Ahero winjo redio nam lolwe pile ka pile nikech ka gin gi luor. Kata kaka jofuambo makanyo wuoyo gi duol mamit. Sana sana ahero winje saa ochiko okinyi, iluongo ni Ugwe Wang', kanyo gikeloga wende nyasaye maduogo chinyi makata kane in gi gimoro mathago chunyi kata pek moro mar chuny to ipo mana ni igonyori. Karomo saa apar gariyo kendo giluongo ng'to e redio kanyo mondo oyal neji. Ng'ani dwa yalo to dwa somoni muma to dwa chwoyi gi wach makata ne in gi lit mane to ipo mana ni igonyori. Kendo karomo saa ang'wen jogi ni gi kaka giluongo ji, gidwa miyi nyiero jowadwa, jogi miyoji nyiewro koro an to to chuthoi chutho to aherogi te. Redio stations gi ahero te lakini namba redi nam lolwe to amiyo namba achiel.